Anyise kaka onego gik moko madwarre mondo idonj epi. Mokuongo, ngima maber, chir, kaachiel kod kok iwinj marach edendi. Mar ariyo, kisechopo e pi, ichako gi kuma thany thany kapok idonjo kuma tut, mondo miyi idonj mos mos ka itiegori. Mar adek, en niya, samoro isedonjo e pi, to owinjo bedni ikuno muya, kendo iyueyo gi kang'uti gi e bund iyi mondo omiyi teko mar chopo oko ka iyaro pi gilweti to igo tiendi mondo ichop kuma idwaro. Bang'e anyise kaka owinjo bed ni ogomo, kaka oketo lwete ka mondo ogom mondo oduog owuog kama thany thany manodonjo godo seche mane ochako go abal.